Ore esiai erowanare oonkeny aaku naa ninche nkankai naa keisidai oleng emu embae etipat naa keisidai tolosho naa ore nkankai enaa Kuna kweny naa keisidan oleng, amu keidim iltunganak aitaa nkiri ashu ketumoki iltunganak atimira pee etum iropiyiani sidan oleng. esidai siininye erowanare enche amu kelelek oleng emeyieu niyata oltunagani ropiyiani kumok pee itumoki etutukana inkankai. keyeiu ake nkuti ropiyiani ashu eninko naa pee intoti amu keinyangakini naa enda neyeiuni na neripi oleng pee etum naa biotisho sidai pee itumoki naa atubul. ore Kuna naa kweny sidan naa kemenyisho iltungak tesidano aaku naa meeta esiai sapuk naidim aitaasa oltungani mata keitanaur ashua keidim ateeka pee itumoki naa atimira kuna tokiting tenkaraki enkata naekita, keisidan oleng amu keret olosho naa siadi naa tialo amu keret oltungani ketuu naa ana investment etaisere.

Ore ena siai naa esiai naa ekuna ampunini naji industries ore pee ajo ingoru oleng nadamu naa kuna tokiting naokishioreki aaku ketiin osigara okuna kulie akiyie enaa naishi. ore naa ena naa kesipa entoki na malti aashu famentashon emukare ookuna atokinting naaoki naitemerisho, ore tene naa indim ataasa ntokiting kumok oleng ,neeku naa keeta duo nkedot ashu steps nidim aatushuj Kuna tokiting etii naa enashoto efamentation. naa ore pee ijo atem adol naa esiai sidai amu keret olosho ,neeku naa keyau entoki naji revenue naa keidim aatasishore iltunganak ashu naa tekulo arikok lenkop ,naa keidim na atareto olosho amu keeta entoki etaxation naa keret olosho ore pee eipoti ashu expoti naa keret olosho tenkaraki naa Kuna ropiyiani nashet olosho neshatie ate.

Ore esiai enkiremore na esiai sidai oleng kidim ataasa oltungani eshomo na ashu inoto na enkisuma na keeta naakeyie experience natadua tenkata naado tiatua enasiai enkiremore kesidai oleng nemeyieu engeno indim ake ataasa enasiai, ore enasiai na kesidai oleng amu indim atayiolo ajo kaarishata enarikino niunisho, na kaa rishata enarikino pekesisho aaku naa kaarishata enarino nirakan a naa nkaitubulu naji terishata naji ainguraa embae enkiremore oleng kelotie ana engeno oltungani nindim oltungani ataasishore enkiremore kerii ltunganak otii ldonyo na koree na kulo otii oldonyio na nkaitubulu pemenap naa nkaitubulu.

Kore olduka aashu olduka sapuk enaa supermarket naa keisidai oleng ,keisidai oleng teneta oltungani biashara enye naaidim atareto tenkishui enye tialo naa enchoto naasie siatin kumok oleng, keidim oltungani atabolo biashara aa esapuk ashu enkiti ,ore ebol oltungnia naa keyeiu neeta naa target nayieu peetumoki naa anoto entoki nagira aingoru. neeku ore eeta oltungani entoki enye ashu entoki eyeyote namirita naa kifaa ashu kenarikino netum duo atasa ashu neipanga kuna tokiting oleng metaa ore enkata nayieuta kulo tunganak ainyangak ooponu ainyangu ,nemetum sii engolon eingoru kuna tokiting tele duka lenye ,keisidai oleng amu ore pee impanka Kuna tokiting naa kishoru leleko tialo naa esiai emirata intokiting natii naa ele duka lino pee itumoki naa anoto iltunganak kumok oleng naa terishata sii nemeedo ,naa itumoki ataasa ena siai metii ngolikinot naapasha enaa aingoru kuna tokiting elakwa nitumoki naa anoto enkata dorop oleng nishugulikia kulo customani linonok.

Ore entoki nagira aasa tene naa eramati, eramati enkiteng aisho olchani, naaku ana ramatare nagira aendelea tene.

Ore embae nagira aendelea tene naa aponiki ngufu irganayio, eishoritae embolea naji sien, naa ore ina isho ngufiu irganayio.

Keji enkang olangeni tenkaraki lakwetak oota engeno nakwetie oleng. nemeidim likae tungani akwetie amu ekwet lashumpa nekwet oltunganak pookin nakumok pookin.

Ore dupoto nayau enkikaata onkimojik ,naa nchere eyau metodoli ajo eisidai ena kerai .ore ena siai naa kees nkiituak ,ore lewa looas na kuti oleng .kake nkiituak duo sanisana naas naa ninche sii naapik eilata nkomomi pee edoli anaa sidain ninche oleng .madol nanu dupoto nayau naa apa kake ina naa esita ninche lelo oosita.

Ore pee iyieu niponaa enkisumbuare tolchampa lino ,ntumiya mashinini enturore ore pee ebau enkata enkesare ,netii mashinini nayautua lashumpa nakesisho .ore entoki nabo na centii eitumiyia aakumok amu metii enepesho ,ore pee ilo ainyangu ina mashini neyeiu centii kumok neeku keyeiu ake oltungani oteretene.

Ore embae nagira aasa tene naaoloper lenkare ,oloper oyaua enkukupuoni ,neimu mpareti nayau ndaiki ,ninye adolita. adolita ajo eitayio orkeju tiatua enkurma ,neya ndaiki nelioyu enaa emparet natisimpiraki ,neeku ore enaa naaa olopir lenkare oyeuo.

Ore kuna mali naa eji nkineji ,ejo irmaasai enkine ,ore ele naa orkine naa enkabila naisho naa keisho ,ore pee ilo ainyangu enkiti neton neyeoreki engol embulunoto enye naleng .kake ore pee ilo atum enatoisho naa ninche nasieku neisho neeku kumok aasioki neeku anyor enkabila enkine naisho ,naa esapuk netaa ore ake pee elotu pee eitiamaki orkine neisho nelo dukuya esiai enye eramatare enye naa kelelek oleng amu imbenek ake ninye enya ,neeku ore eweji netii mbenek pee incho ninye mbenek nenya neidipayu menyanyuk onkulie tokiting naaramati .

Ore enkanyit tenkop ormaasai naa, naa iteru tenkerai mpaka nebaiki entoiwoi .eitiamoki nkera eton aa kutitik enkanyit, amu ore pee eitu intamok enkerai enkanyit eniko pee manyisho oltunganak, eniko pee emanyisho olelatia ,olomon pee eishoru enkanyit .naa ore enkanyit tormasai keeta nkedot naapasha ,kiata enkanyit orporori nkiata enkanyit onkera, nikiata sii tena enkanyit oontoiwuo. neeku ore enkerai aa kiti pee etum ayanyita intoiwuo enyenak, neyanyit irbotorok ,neeku ore pee eyanyit pookin ore sii ninye oltungani botor neyanyit siininye neyanyit pooki ngae.

Manyor ena bae kake nanyor tena ,kaitayu sababu pee anyor naitayu pee aiba ,ore peyie aiba naa kore ele shani eurori pooki rishata amu metii ntonat enyanak enkop, nabo ore enkae ore pee esha enchan sapuk neuroo eleshani, neeku ina pee manyor. ore enkae pee anyor naa nchere ore irmatuntani lenyenak naa kemelok oleng neta enkare sidai oleng neeku in paanyor.

Ore esimu onkule baa kumok olkilikwai naa eyautwa eleleki olengi esiai enkikore amuu ore peyie ajo ainyang'u entoki nmiosh esimu naayakini embaa enkipaaret, ore enkae ore paakeshisho aitobiraki natum endaa oleng, natum tena nturore, naake atum ltungana looponu aadol esiai nagira aientelea aas, ore enkae peneu eitelelek esiai, ore peyie ateu empeko, nayiolou ajo kaa empeku alo aitumiya ltungana tena rishataneaku eitelelia ena esiimu onkule masaa olkilikwai, eitelelia amuu kiyas esiai teine kitii inkang'itie nipopo aadamu naaleng'.

Ore ilaturok kumok naa egira adupoki esiai nagira aendelea omashinini ngejuko nayautua ilashumba idol ake ejio eitelelia esiai hoo negol enkinyianga kake ore esiai enye naasita na esiai nadupa oleng .mintoki alo adamu iltunganak kumok metaasa esiai nilak icentii kumok ,ore ake ina rishata nindim ainyangu ,neleleku esiai ino amu eesayu esiai tenkiti rishata oleng. nelioyu ena enimpanga nishipayu .neeku ore mashinini neitelelia esiai oleng.

Ore ena naa keji omeena, ore enkitobirata enye naa teniyieu nitobir ayier naa intobir kwansa ,ore pee indip aitukuo tenkare nairowua ,nindim atipika enkare esupuria naitokitok, nengas aitokitokie ore peyie eoo nipik eilata ornyanya eidipa aishunye enaduo are .neeku nejia eikoni pee eitobiri oleng, ejo irmaasai endaa oljaluo. naa kesipa oleng amu ore ninche irmaasai naa kenya ninche nkiri naleng ,ore ena nemekumok irmaasai oidim ainyanga ninye .

Ore nkoitoi ng'ejuko eteknolojia naetuo ena kop naa ,ore entoki nabo naitumiyai naa ina enkoitoi sidai naaidimi aitumiyia .enkoitoi nejia ene internet naa eyau ina eitelelia esiai ,ore nkulie baa kumok nagira ayau naa eiminie enkop nkulie neeku eeuo internet mesidai nemetoronok etii ine weji ake ,neeku ilotie enaa eninko pee intumiya iyie oltungani openy.

Ore enkisuma enasia na kelek oleng amu ijoki ake oltungani nchere ncho eyau nkardasini napik nkulukuok atua nepik empeku neakubore idipa atipika empeku nipik enkare tedekenya ,emutu niramat rnganayio linonok nejia neaku kelelek inasiaii oleng toltunganu osieki aibung neaku eleleku esiai amu iyata olaretoni .

Ore enkisuma wesiai enturore nemeeta ntokitin kumok. Ore enkisuma nindim aisuma na esiai ebiotisho ashu enturisho. Eninko pias esiai ino tenkata natii enchan we nkata nemetii enchan nakata eleleku yiolo nkulie pookin ore iyolo empeku niyolo ajo eoto metii toki nikintanyamal neaku tayiolo ake empeku nias enturore ino.

Ore enchoto oltururri lenaibosho te county na letipat oleng' amu keas mbaa enking'asia. Mbaa nimidm oltung'ani atadamu tenitii iyie atua olturur nikiretnebol niyiolo niretoto neaku esidai esiai oltururi ana enabaa tesia ecounty amu etii ltunganak kumok oota nduata enye kake eidim ataas ana enejoki nduat enye kake ore peitushul induat onkidikat epuoki ngae ana olturur neasi esiai sidai oleng neaku aisidai esiai oltururi ajoki ntae pookin maendelea aitobir lturururi nikaiku tenebopekipuo dukuya.

Ore entoki naitishipo te siai enturore naa naduo eton idalulu enchan, neaku sidan metaa metii inguesi naaponu nenyoriju ilchamba, naaku ina naitishipisho oleng, ore eirag tende amu enchipai nidamu embarat ino, naaku ina naitishipisho, naa keitiship pooki ing'ae neitiship le lati, neitiship pooki ing'ae enyoriji emparet ino.